Adolta enkias arashu ebae enkisuma, aloito naa dukuya enaa enaitodolu enapisha. Na ore enkisuma pooki kata arashu pooki olong', nentoki etipat oleng, amu kisho iltung'anak meshomoita atum eng'eno, enkarriyiano nai naasie isiaitin napaasha, napuo naa aretu ninche tenkishui enye enaake. Neeku enetipat oleng, pepoi aibung enkisuma, neyai teguton, nepiki enkarriyiano nai nanarikino peelo aret iltung'anak. Neeku enetipat oleng peyie epuo naa iltung'anak aas enasiai, arashu enabae.

Ore taa kulo naa irmatunda , tembukunoto ormashunkwa . Naa ore nai tipatisho arashu maana naata naijo ena , toonkiasin ang ashu toonkias ang epooki olong naa ekesidai kulo tokitin too nkoitoi kumok . Engas aaku kenyor osesen tenilo anya , neponiki osesen engolon nai eimu naa enchoto e vitamins. Nitoki aaku tenilo nai amir kulo tokitin enaa natipika olopeny kuna, nikiyaki iropiyiani , nindim naa ashomo ataasie intokitin kumok .Neeku ene tipat oleng arashu ene maana peasi entoki naijo ena too nkolongi pookin.

Ore tenadol ena nadamu esiai enkiremore ashuu nadamu isiatin naapuo dukuya tolchambai ashuu temukunda nadolita ajo enkiremore ena enkitunkuu eshomo aramat ena kitunkuu mbaka naa nebau erishata nepuoi aakesu neeku kegira ninye akesu nenap aya ewueji nepuoi aamirie nelo adupore akeyie emirata enye neeku esiai enkiremore nanu adamu naa nashomo alo dukuya enaa enkaitubului tenkarna e kitunkuu ninye eshomoki aaramat tene.

Wore esiai pookin naipirta biashara, neeta tipatisho oleng' toomuruan arashu toombat olosho pooki olong oo pooki kata. Nidoolta naa ajo wore kuna naa kitunguu, eshomoki aakesu, tenkumoyu oleng', nepiki ewoji naai metangas aatoii, wore pee etoii, naa inakata naa epoi aanap aaya osokoni pee epoi aamirr, nepoi aatumie iropiyani, naai naidimi aataasishore toowojitin arashu teramatare akeyie napaasha. Neeku enetipat oleng' temurua peyie epoi aibung esiai enkiremore akeyie naipirta inkaitubulu pookin toomuruain arashu tolosho pookin.

Wore taa, kuna nadoolta tenewuoji, naa intokitin naajo ilashumba pigs aa nchere taa inkuruweni, netii naai ah iltunganak tembat olosho, naijo naaji ilshumari lemenyorr ninche ena siai oo nguruweni, amu keeta ninche, naai imbaa naipirta nemeyiou, enaa naai mepuo aanya inkirik enye, kake wore etiu nejia, ekesidai ake naai eramatare oo kuna tokitin, amu ekemirri, nenyai inkirik, nitaasi akeyie intokitin kumok oleng' naapaasha. Naa aisidan oleng' inkirik enye amu keponiki osesen entoki naji proteins nitoki aaku, ekelelek oleng', eh eramatare enye, amu meyieu duo naaji ningurakini endaah ooropiyiani kumok, amu kenyor oleng' naai ninche aatoroi ate. Neeku kaisidai naai embaye naaijo ena tenepuoi aaramat siinche intokitin naijo kuna.

Ekaidim nai ainasu arashu atolimu naa njere ajo kanyioo naloito dukuya enaa enadolta tenapisha. Adolita taa intankilen are. Ore kuna tankilen, netii ninche emukunda, arashu olchamba lenye, egira aramat. Elelek egira akesisho, aitayu irng'anayio teilo shani omanita. Nitodolu ajo ore ele naa olchamba sapuk, obore nai inkaitubulu kumok oleng. Nelelek etabaua erishata nai napoi aramat ele shani, na ina pidol itasho ninche, neman akesu nai naa pepuo aitobiraa. Neeku ina enkias, nagira aasa tene.

Esiai teena nadolita tenewoi enkiremore. Arashu enturoto enkop. Naa emukunda ena natii ele tung'ani. Negira ninye akesisho akesu irmatunda tempukunoto ornyanya. Naa enetipat oleng enasiai temurua amu ore irnyanya nenotito arashu neeta entoki naji demand, oleng tosokonini lang'. Neeku ore ake piilo nai arrerrena, nilo aun irnyanya tenkumoyu, na idim naa ashomo atimira, nitum iropiyiani kumok oleng, nikipuo siyie aret tenkishui ino, arashu nilo nai aidimu naa ashomo dukuya ataramatie ormarei lino. Neeku enetipat oleng, pepoi aibung enabae enkiremore, nisulaki ino ntokiting nai nayieuni oleng tosokonini lang',pemepuo naa arruyo, egira atoni.

Ore entoki sapuk oleng nai nalotu indamunot tenaing'or enapisha, nelotu ebae ebiashara. Amu epoi amir kulo nyanya otipika olopeny, nelo nai amir tosokoni, nelo atum iropiyiani oleng. Adamu sii enkiremore nashomo alo dukuya tesupatisho, na ina pee eshomoki atum arashu akesu endaa nabanyi. Ekibala njere ajo eshomo olopeny ala aya esiai enye teguton, nelo aramat emukunda enye, ometabaki naa nelo aisho ninye irng'anayio obanyi. Neeku esiai enkiremore nashomo alo dukuya, netabawua nesaa nai napoi aishooyo tosokoni, peyie ibelekenyi atum iropiyiani naasishoreki tonkulie wuejiting.

Ore nai nkiasin naa naishoori tewoi ebiotisho temurua ang, naa aikumok oleng'. Keng'asa aku ekishoori irkeek nai loltung'anak pookin. Nitoki aku ekishoori si arashu ekeudi inkera kutitik, isindanoni nai lijo kulo le polio, peyie epuo aretu ninche ibooyo imoyiaritin. Itoki si aku ekishooyo irkitaarrini eng'eno arashu kiteng'en iltung'anak, nisulaki nai intomonok nai matejo nanuta, pepuo naarriyianu tesiai enye eyanyita naa imbaa sidan metaasakinoto. Neeku nena nai nkiasin naidimi anoto, towuejiting ebiotisho.

Adolita taa naaji enkiremore oormatunta matejo naa nempukono oormatunda ore enaikubari ena siai tenkop ang kepuoi ake naai neitobiri neturi emukunta arashuu nireren olchamba nilo apik empeku naai entoki pookin nabanaa eniyieu nipik irkiek nintook apik enkare enaake nirishie irmang'ati ashuu intokitin naaji naijio ing'uesin naidim ainyiala peyie epuo naa ninche aabulu metabai naaji erishata napuoi aakesu niya aitas entoki niyieu.

Ore entoki naa nadolita tene, nadolta entankile, nagira ninye aitobir arashu awor nai impoosho. Ore enikunari nai enasiai, naa ilo nai aitayu kuna poosho tolchamba, nipik enkolong nai metang'asa atoyu, ore peyie idip atoito, nilotu naa aiteleki ewueji naijo ena nai natii enkishungi, peyie ilo aji ninche meshomo intokiting pookin naijo nai olchafu, ning'uari naa impoosho ataa sidan ninche nilo naa apik ewoi sidai, peyie ilo amir tenaa kelumok, nipuopuo naa anya nkulie naa tiaji.

Entoki nalotu arashu naidim atadamu tenadol ena, nadol oltarakita oosita esiai sidai. Elelek ah emukunda itobirita ele tarakita, nelelek si ah enturoto enkop egira aturu enterit, napoi nai aya nai emukunda, nelo aret inkaitubulu, arashu neturu enterit, nepoi amir nai arashu itaasi aitoki, sidai. Neeku elotu indamunot emashini nai nai telelek esiai, peyie elo naa esiai aku meeta gharama sapuk epoitoi aas, neeku naa kelo imashinini naijo kuna, laijo ele tarakita apuo ai telelek isiaitin.

Ore naai oltung'ani lemeeta esiai esirkali naa kelo ake naaji sininye atum empalai e KRA teleleki oleng ore eninko naa ilo naaji ake website naji ene ezitizen e KRA nilo nilo aiput eee naaji details inonok naaijio naaji enkarna ino inamba enkipande otenebo doi ninye weina KRA pin peyie kilo naa alo aboloki empalai ino neeku kepuo ake naaji siininche iltung'anak leme ilesirkali aatum naa empalai e KRA teleleki eimu ina oitoi.

Adolita taa ilmatunda naai laijo teniingor kitayu ilmapera. Ninche kulo ootuunoki teleshamba, neeta tipatisho oleng' temurua, amuu endaa ninche. Ekeidimi naaji nenyai ninche kulo matunda, neponiki oltungani naai ee bietisho enye tosesen lenye. Nitoki aaku, ekemirri. Tenilo naai airrira teemukunda ino, nebulu neeku irnganayio kumok, niindim atimira, nitum naa iropiyani inonok. Neeku ene tipat oleng' esiai naai eramatare ashu enkiremore ekulo nganayio.

Ore taa, kuna arashu kuna mali, naa inesiai e Internet oleng. Ore ele, naa ninye eji laptop ,neeta tipatisho ashu neeta esiai sidai oleng naidim ataasaki oltung'ani. Ekees isiaitin oleng oloing'ang'e. Kidim nai aigerisho, nidim nai atipika nai data ino ewoi nerripo, metaa melo aimin. Niasie ntokiting kumok oleng, amu idim inye ataa keeta esiai nigira aasie oloing'ang'e, na akilo naa aitobiraki amu, keeta ninye ina connection nai nikidim aitaki, information pookin niyieu. Neeku, aisidan kuna mali oleng, amu kepuo aitelelek esiai neretisho tosiaitin enaake.

Ore naaji enkias oonkirk naaji naapiji naa keisidai amu meeta naaji osirua tepooki rubara olosho eetai ashuu eitu eyieng'i intokitin peetumi ingirik naa ore naaji eneikunari enkinosata ekuna kirik tolosho loorkokoyok naa kepuoi ake aaku keyieng'i matejo naa ji enkine nedungi katitin are nedungi ake etieu nejia nepuoi naa naaji aworriwar kuna kirik enoshi kata ewoto nishori naa iltung'anak matejo naaji ilomon pooikin airobiraki enoshi kata etotoni temisa enye neeku enetipa oleng kuna kirik naapeji toosiriwuai sapukin laijio inekiyama toomuruan pookin ata ninye lelo loorkokoyok.

Kalo nai ake ilo duka nai omiritai nena simui. Nalo nairoroki olamirani, lolduka oba akeyie enaa olainepua. Naing'or esimu nai nayieu nanu tenaa ketii ine. Naikilikwan teborran arashu tesidano bei napaasha onena simui, pookin natii inewoi. Nelo sinye alimu bei nai onena simui, nalo ainining ajo kaa aidim atalaa, ore arashu kakwa ropiyiani esimu naje abaki. Ore ake pemetii esimu nabaki, nalo naa dukuya teseriani aing'ua esiai arashu isimui enyanak.

Ore imashinini nai naidimi ataasishore itobiri endaa onkishu, naa noshi mashinini sapukin olchumai naidim ashom atakakany, nena kujit arashu nena daikin onkishu, peyie epuo naa ninche aku ekidim inkishu ainosa teleleki oleng. Nena mashinini nai arashu nena masaa, epuoi aitumia. Nepoi si nai aitumia noshi kulie mashinini nadung'ieki nkujit, adung' inkujit aitobiraki nai peyie mepuo atayu inoshi eabori nagol. Neeku eyieuni mashinini nadung'ieki nkujit, neyieuni si mashinini napuo aitobir nena kujit peyie mepuo ainyalakino toldakei lonkishu.

Ibung'itai tene esimu enkaina. Ena oshi naji smartphone. Na sidan kuna simui oleng. Sidan kuna simui amu, ekisho iltung'anak metaasishore arashu metaasa isiaitin, kumok oleng etipat enaake. Idim anotie kuna simui intokiting pookin, arashu matejo information pookin niidim ataa iyieu pekiret tesiai ino. Amu, ekejing' kuna simui Internet, naa ore Internet naa oloing'ang'e likiidim anotie iratiot pookin lebaare osiaitin ang. Neeku kasidan oleng kuna simui, naa netaa inetipat oleng tonkatitin pookin, teramatare ang'.

Ekeji oshi ore nabo toki nai naidim aimusumusu arashu aibalie esidano orkuak, naa orkishopo. Ore orkishopei loltung'anak, naa kenarikino nepuo airukuruko, arashu nepuo arubaro orkuak lilelo tung'anak tewueji neje. Na kesidai oleng amu ore yiok kira irmaasai, neton apake kinyor enkishopo enapa e kitambo, naa ninye ake ina, neton egira aisho yiok maibung'a orkuak lang, kira irmaasai amu, kiata si alapa kishopei lang, oishopi irkarash, naa ninye ilo leton apake ibung'akita yiok enapa anyit orkuak lang lormasai.

Wore intokitin naa apa naitobirri teesarngab, naa kaisidan apa oleng', amu meeta gharama oleng' tenkitobirata enye. Naa keyieu oleng' niana tokitin netii embata enkare enkulukoni, peyie etumoki naa aitobira tesidano. Naa ketumoki olosho looljaluo aitobira niana tokitin esarngab, amu ketaaniki enaiposha naa matejo naa naii eh lakes natii enkare sapuk oleng'. Epoi aitobirr intokitin naijo naai iwoketa oonkariak, nitobiri naai eh intokitin akeyie naashumieki intokitin kumok oleng' etipat, neeku aisidai oleng' naarri intokitin esarngab, amu kelo sii niniapu inkulie naabik oleng'.

Wore oshi taata, naa ketii inkibelekenyat naayautua iltunganak iloshon lenye arashu imuruain enye, tenkaraki orkitaduakinoi okira aaduaya toolkulie oshon. Naa keeta ingolikinot oleng',amu, kelo niniapu ibelekenya iltunganak orkishopei lenye liapa, nepuo sii inkera aaku naa mekure eeta eh matejo enapa anyit nabulunyie tiapa enaa enaishoru arashu enaa enaibirribirru orkuak lenye. Neeku keata ingolikinot arashu inyamalitin oleng', tenepuo iltunganak aaduaya irkuaki loorkulie, neeku kenarikino ake naai nepuo iltunganak aibung orkuak lenye apa oineputua amu ninye oisho niche meinoto enkanyit eh tenkishui enye naa enetipat oleng' ina.

Ore nai ara olaasani sidai oleng tembata arashu terubata natii, naa ore ake palo orkitok nai neyieu nalo ailepie tesiai, naa etii nkoitoii nai naidim atolikinye iduat naata. Ang'as ninye aku kaidim ashomo enetii, naomonu nai erishata peyie kitoni anya ilomon. Ore peku naa ibung'e ashu metumokinoyu ina, naomon nai tenaa kidimayu naigeroki arashu nasiraki ormesej, tesimu enye. Naliki teborran nai iduat sapukin, enaa nayieu nai nanu nalo aitabaya. Neeku ing'oru ake nai enkoitoi enkanyit, peyie ilo naa atumore ilo kitok lino.

Ore taa tene, naa eselenkei ena nagira ashipakino ninye esiai enye enkiremore. Emukunda taa etii ninye, neeku inasiai enkiremore eloito ninye aas. Nakibelekenya kuna siaitin oleng' amu kelo nai neetae esaa nabukokini enkare, nitokini aku keetae esaa naturi, nibelekenyi enterit, nitoki si aaku keetae esaa nai napoi awosh irkeek inkaitubulu peyie eng'adaa imoyiaritin. Neeku nena nai nkibelekenyat nalo enasiai atumore, naa pepoi aas tenkarriyiano, nepoi atum nai irng'anayio loishaakino netumi.

Itodolu taa enapisha nai oltung'ani oyieu, arashu oltung'ani nai oosita esiai enkiremore, idolita ajo emukunda etii. Egira ninye aarr arashu awosh olchani inkaitubulu. Na kitodolu ajo jo kitayu irpaek kulo. Neeku naa ore nai eng'eno arashu enkarriyiano, nanarikino niyata, naa pilo aku naa yiolo ajo kakwa keek iwoshi nkaitubulu, naa tiakwa saan ewoshi. Niyiolou si ajo kalo shani onyor emoyian naje, naa pee ilo atumoki ataara ashu atang'adie nkaitubulu imoyiaritin.

Adolta iltung'anak nai otii olchamba. Eetuo, kitayu ilang'eni kulo, otorikuoki meetu adol inkaitubulu. Elelek eetae emoyian naitanyamala kulo tung'anak, neeku naa nepoi aipotu naa peponu apik olchani, arashu neyiolou ajo kanyioo nagira aasa. Neeku iltung'anak adolita tenewueji, otii emukunda, neeta kulo tung'anak entoki nadolta arashu naasita nai etipat, amu ishoo ninche entoki naji concentration, egira aisho oleng' asipu ajo kanyioo enyamali.

Ore taa teniing'or, naa enkiremore ena. Empeku naai ena natipikaki enkop, nebulu tenasari, neeku naa nai etabawua esaa arashu enkata nadumuni aidurrie, apuo aapik atua, eh duo naji olshamba pee elo duo abulu aaku enkatubului sapuk. Neeku ninye ena naloito dukuya tene. Naa ore enikunari ena siai toomuruan pookin arashu naaji temurua ang', naa kepuoi ake naai aanyu eeh enkaitubului metubulu tenasari erishata naje, nepuoi naa aidurrie enoshikata etaa kelo aaku arashu etaa kelo naa abulu aaku sapuk, neyai atua olshamba.

Ore nai ara olamirani logarrin, nelotu olainyang'ani nelak enchoto arashu ebata oropiyiani, egarri nai naje, matejo empikap e Suzu, neeshunyete garrin tolduka, na kalo ake aliki aitobiraki ilo ainyang'ani njere, ekegira nkulie aponu tesiokinoto oleng. Nalo alejlej ninye, najoki naa pemeshuk iropiyiani, kake pelo atum oltau leng'iriata, amu keponu igarrin toonkolong'i nemeedo. Naing'oru ake nkoitoii nai nalo naa ninye ailejlej ampaka nalo aning'u. Nelo atum oltau leng'iriata, nai ometaba enaa neponu nena kulie garrin duo, arashu ina garri nayieu.

Ore taa eramatare pookin enkiremore, naa kelelek oleng' peyie ibung' oltung'ani enoshi kata duo ishomo aisum. Amu ore tanakata ele, na irik ake oltung'ani meshomo adol emukunda, niutaki enikoni peyie itobiri, nitauni oltaka pookin nepeji, nipiripiri enterit, nitobirakini nai iwuejiting arashu eh ewoi nelotu empeku ajing',nilo nilayau lempeku ino, nilotu apik olchamba enaa enapikita ele tung'ani olio tenapisha. Neeku kelelek oleng, tenisum oltung'ani, ata ninye nai ologol elukunya. Kelotu ake aibung' ajo kaji ikunari naa esiai.

Ore nai entoki nadamu, arashu nalotu indamunot tenadol ena, naa esiai enkiremore ormatunda arashu enkaitubului tenkarna hoho. Nasidai ena arashu ele matundai, amu kenyai nepiki endaa, nitisidan endaa oleng. Nitoki aku keeta oleng' biashara enoshi kata iiwa osokoni nimimirr iropiyiani kumok oleng, nintoki aponarie esiai olchamba lino, niramatie keon tenebo ormarei lino. Neeku aponu indamunot intokiting' naijo nena, tenelo nai nadol esiai enkiremore, nisulaki enoo nkaitubulu naijo kuna e hoho.

Adolita taa isuam, arashu eeh inkishu. Naa inetipat oleng' eramatare oo kuna tokitin osarge, nisulaki naii inkishu maate naijo kuna. Adoolta ajo eshomo olopeny aramat kuna kishu, nepik eeh inkaadi inkiyia peyie elo ayielou esiana onkarr enye. Neeku eewa oleng' tetipat arashu tetipatisho ena siai eramatare enye. Kake sidan kuna tokitin amu tenimirr, nabo ninye, nikiasaki esiai arashu nikiwuangakinye eh ingolikinot arashu inyamalitin sapukin nikiindim naaji aaku kishomoita aitanyamal. Neeku enetipat oleng' temurua eramatare oonkishu.

Adolita taa intasati, arashu intangilen naashomo dukuya aanyok, tenkaraki enkipirta enkiremore. Naa enetipat ena siai oleng' amu idolta ajo inkuashen kuna naashomoita arashu nashomoita kulo tunganak eh aaun, neponu aitayu etaa endaah sidai oleng'. Wore kuna, naa inetipat oleng' amu kenyae enaa endaa. Mipukoo naai oltungani oata kuna tokitin tolshamba. Nimintoki naai alayu iropiyani amu enkinyianga oleng' tosokoni, neeku naa enetipat oleng' enabaye.

Ore kuna ashu kulo matunda oji ofakado, naa kemiri egol oleng. Amu ore nye enedukuya, elelek ah ore pemiritai tebei natii shumata, nelelek ah menkata enye ena nai naoto tolchamba. Neeku ilo ainepu ajo aikutik iltung'anak oota kulo tokiting, ore lelo kutik oota, nepuo naa amir oleng tebei eshumata tenkaraki naa ina kunyisho. Neeku ilo ainepu ajo, elelek emiri ofakado obo iropiyiani onom, nilo si ainepu likae ake omiri tiabori penyo. Neeku inkunyisho enye arashu wenkinasata si nanyai, ninye nalo aisho peyie epoi amir tegolon.

Adolta taa eunore arashu enturoto enkop natipikaki endaa, nitobiri oleng neyai esiai enkiremore tesidano arashu tesupatisho. Ore nai embate naitiship tenasiai, naa endaa nilo atum tenilo naa aas esiai enkiremore. Adolta ajo ore olopeny ena mukunda, netipika nkaitubulu napaasha enkop. Adolta irpaek, adolta impuka tempukunoto e spinach, adolta nai pilo ayiolou olchani le pawpaw ,nadolta si olchani lormaisurin. Neeku esiai ena sidai, naitishipisho pooki kata napoi aas tenkarriyiano.